Njĩra ĩmwe ĩrĩa ingĩhũthĩra kũruta mũndũ kũhũthĩra mũthemba ũyũ wa ũrĩmi, nĩ kũmũtwara cukuru-inĩ ya ngirigaca, harĩa ekũhota kuonio kũhũthĩra mũthemba ũyũ wa ũrĩmi. Nĩngĩ no ndĩmwethere handũ, kana mĩgũnda-inĩ ĩrĩa mahũthagĩra njĩra ĩno ya ũrĩmi aikare na andũ acio, ahote gũthoma kũhũthira njĩra ĩno ya ũrĩmi na kahinda-inĩ gatarĩ karaihu nĩ egũkorwo amenyete kũrĩma kũhũthĩra njĩra ĩno.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũnjũkaga meciria-inĩ ndona mbica ĩno, nĩ kambuni ĩrĩa nene mũno Kenya ya gũthondeka mbegũ cia ũrĩmi. Mbegũ iria ciumaga kambuni-inĩ, cikoragwo cirĩ cia ikĩro cia igũrũ, na nĩ citeithagia arĩmi gũkorwo nĩ marahota kuongerera maruta mao. Na mbegũ ici ona hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo gũtarĩ na mbũra, nĩ cihotaga gũkũra wega, kana ona rĩrĩa kwina mĩrimũ, mĩmera no ĩkoragwo ĩ ya gũkũra wega.

Niĩ nĩ ngoretwo ngĩona ũrĩmi ũgĩcenjia na mahinda gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩakwa, na ũndũ ũmwe ũrĩa ngoretwo ngĩona ũgĩcenjia nĩ atĩ andũ rĩu matirahũthĩra o mbura tu gũkũria mĩmera yao. Andũ rĩu nĩ marahota kũhũthĩra maaĩ ma mĩberethi, ĩrĩa mahotaga gũitĩrĩria mĩmera yao. Na ningĩ andũ nginya nĩmararuta maaĩ njũĩ-inĩ, kũhũthĩra o mĩberethi ĩno na makahota gũkũria mĩmera yao, na ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ngoretwo ngĩona ũcenjetie.

Ũmwe wa maũndũ marĩa marĩ ma bata haha, nĩ atĩ, andũ nĩmeharĩirie kũrĩa na irio nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũtũrĩre-inĩ witũ, tondũ mũndũ ndangĩhota kũruta wĩra kana ndangĩhota gũkorwo agĩka ũndũ o wothe atarĩte. Ningĩ haha nĩharonekana nĩ handũ hoteri-inĩ koguo no nginya hakorwo hena mbiacara ĩrathiĩ na mbere, na ona ũyũ no ũndũ ũmwe ũrĩ wa bata mũtũrĩre-inĩ ũyũ.

Haha, nĩ mũndũ aratinangia mahuti, akĩhũthĩra macini. Na mahuti maya no makorwo marĩ thaara, kana nyeki marĩa angĩkorwo akĩharĩria nĩguo ahote kũhe mahiũ make. Mahiũ maya no makorwo marĩ ta ng'ondu, ng'ombe, kana ona thungura. Na ũndũ ũyũ no ũmeteithĩrĩrie agakorwo agĩtinangia mahuti maingĩ nĩũndũ wa kũhũthĩra macini ĩno.

Kĩndũ gĩkĩ kĩronekana tarĩ macini ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka gũthĩa mbembe, nĩguo cituĩke mũtu wa ngima. Na kĩndũ gĩkĩ gĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ ruitũ tondũ nĩkĩhotaga gũtũteithia tũkona mũtu kwa njĩra ya raithi mũno. Na tũtarĩ na mũtu tũtingĩigua tũrĩ andũ maiganĩrĩte, kwoguo macini ĩno nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩgĩ bata mũno.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ũgũka meciria-inĩ makwa, ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ, hena andũ arĩa marahota kwarĩria andũ a mohoro, na no makorwo makĩheana mawoni kana makĩruta mĩtaratara, ya kĩama kĩao. Na ta mbica-inĩ ĩno nĩkũronekana nĩ kĩama kĩa kũrũgamĩrĩra macani ma bũrũri nĩo mangĩkorwo makĩruta mawoni mao kana kũheana mĩtaratara kũrĩ andũ.

Irio ici, mũndũ anjagia na kũigĩrĩra maaĩ, akareka maaĩ maya matherũke, na matherũka nĩ kuoya mũtu wa ngima kana mũtu wa mbembe, agaitĩrĩria, agatinda agĩkoroga nginya rĩrĩa ngima ĩno ĩrĩhota, nginya rĩrĩa mũtu ũyũ ũkũhota kũnyitana, egũtinda rĩu akĩmĩgarũra thĩiniĩ wa ndagika ta ikũmi na ithano na ngima ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩhĩte, na mũndũ no ahote kũmĩrĩa.

Rĩrĩa ndona mwako ũyũ, niĩ kĩndũ kĩrĩa gĩgũka meciria-inĩ makwa, nĩ kĩndũ ta kiaga kĩa ngũkũ kana nyũmba ĩrĩa ingĩkorwo ĩkĩhũthĩka kũiga indo ta thungura, kana ona mbata, na nĩhotaga gũteithĩrĩria mũrĩmi kũgitĩra indo ciake citikahote kũrĩo nĩ indo ta ciiho kana ona kũiywo nĩ mĩici. Na nĩ kĩndũ gia bata mũno he mũrĩmi.

Ũndũ ũrĩa wĩ wa bata haha, nĩ atĩ hena ũrĩi mwega, ũrĩa ũronekana indo-inĩ ici. Nĩ haronekana hena matumbĩ na mũgate, irĩa cingĩkorwo ci cia kũhe mũndũ hinya na bado nĩ haronekana hena matunda, na matunda nĩ makoragwo me mega mwĩrĩ-inĩ. Na bado nĩ haronekana hena cai na cai ũyũ rĩ, no ũkorwo wĩ wa gũteithia mũndũ, akahota kũruta wĩra wega.

Ũndũ ũrĩa ũgũka meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩ haha hena andũ marahota kũrĩanĩra na kũnyuanĩra, na nĩ maronekana mena gikeno kĩingĩ mũno. Ũndũ ũyũ nĩ wega na nĩ wa bata mũno, tondũ rĩrĩa andũ moka hamwe, nĩ mahotaga gwakana na makahota gũkũria nginya ũrata wao. Nĩ wega andũ gũcemanagia kaingĩ makahota kũrĩanagĩra na magakena hamwe.

Ũndũ ũyũ nĩ ũndũ ũmwe wa kuendekana mũno, na nĩ ũndũ wa gũkenia mũndũ tondũ nĩharonekana hena nyama ya gũcinwo ĩrĩa ĩronekana nĩ ya kwendio hoteri-inĩ. Na haha nĩ handũ harĩa andũ mangĩcemania na makahota kũrĩanĩra nyama ĩno ya gũcinwo, na magakorwo a gũkena. Na hĩndĩ ĩrĩa andũ makena nĩ makoragwo mena mũtũrĩre mwega, tondũ nĩ mahotaga gũthiĩ na mbere mũtũrĩre wao matekũrakara kana gũthĩnĩka meciria-inĩ mao.

Ũndũ ũrĩa ũgũka meciria-inĩ makwa hĩndĩ ĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ kambuni ĩrĩa ĩroraga ikĩro cia indo. Na indo ici nĩ indo irĩa tũrĩaga, kana tũkahũthĩra mĩciĩ-inĩ itũ, kana ona gwĩka mawĩra mwanya mwanya. Na kambuni ĩno nĩ ĩtũteithagia tũkakorwo atĩ nĩ tũrahũthĩra indo irĩa cikinyanĩirie ikĩro, tũgakorwo atĩ tũtirahenio, kana kũhũthĩra indo irĩa cingĩhota gũtũthũkĩra.